ore eniko tenibelekenya naa ore ake piitii biashara ore piimirr ntokitin enaa majani esukari nibelekenya kuna ropiyiani aaku kumok niaku noo nkardasini aa mia enchata.